Kore nkilani naishopoki tedukuya naa kemiri tempesai kuni oleng alang' nanga nishop ana yie lekwe oshopo nyia anga ,naaku lo taa losek loata ninje kelelek oleng kelelek piinyang'u.

Kore te taata naa keidiim abaki nkeera ashoom sukulii nopoo neisoom enia kisomaa e unoto. Noponuu ninchee ng'ang'etie enchee nelikii ntoiwuo enchee o ilmarie obakii loitaaniki ninchee. Kore abakii naa kietaa taata nkulee programii najii Onawiri neponuu neisoom ntomoonok natopoo sukuuli , lpayeeni letopoo sukulii, lmuran letopoo sukulii meteiyeloo abaki lomoon le unoto o nkulee ake kunii.

Kore ndaaki naishooki ainyalaa naa kepikii ng'oji neirobii. Ketii taata ntokitin naiyewuaki nairobii ana fridge, naa itodua apaa metii naa keitodokini atua nkaare nairobii natii ltoo ltoo le lchumai. Duaa pee epiik nia ng'oji netuum nia nkirobii naa meitumokii aitarooi.

Kore ana baye e forecasting naa keyau nyamali oleng to ltung'ana laang' amu meiyeloo ninchee ajoo aa ng'amataa ootu, aa ng'amataa araa laarii keianyang'u ake ninchee mbakaa metang'asu nchaan ashaa. Naa itodua ketii ng'ataa nairemunye nalotuu ake echaan itodua pee ishunye neng'asi ake nkolong. Neireshu soum enono ewuen ake era nepaa petaa abaki meeta aisudoo shilingini ning'asie eishunye pooki. Naa enyaa taa nyamali naata ninchee.

Kenere payie ilo miking'urari biotisho ee sesen lino anaake amu keti moyianitin naabonu neweni tesesen larin kumuo naitodua piikirashu naa nelkiye netii dei nasii natodua peweni oleng mpka metabai ngoji toruno kogol peitaini niyaku akeyie loye, nia taa penere payie ilo mikingurari sesen lino tangatai pooki.

ee kishaa nishetu embeki amu todua impesai inonok nipik benki naa kisaidia inkera inonok toduo ebaki imurua, neeku idim atesheta inkajijik naapuonu iltunganak, nelak kodi napuonu inkera inonok aasishore nisum inkera inonok miyata enyamali.

Keisapuk esiai naidim iltasati oleng amuu ore mbaa ekwe uweji nikitabakitia keyiolo iltasati ntokitin kumok oleng . Keidim naa neitobir olturur olotu arirokie kunakera, nemanaa airorie aakiki imbaa sipati ontorok naas tekinologia amuutodua ebaiki era supat keisadia yiook toombaa. Ketii ebaiki imbaa nemera supati naara torok.

Kore siai elaiburari naa peebiki nkitabuni naisom nkera, naata te darasani tanaa sii noshi kunini naaji srorybuki, kepiki abaki machenini naabaki data, pootum nkera atujuru mbae naasitae, tanaa lkitarii najuru ntoki naasita.

Kore unifom naa netipat oleng amu itodua nkeraa neing'ua lmareeta lopaasha ketii misikinoo ketii ltaajirini. Itodua poo odol nenia misikinoo ltaajirini eishopitoo naankan supati naa keimaniki abaaki neipung'u to sukuul tana sii aing'asu apurushoo mesupatie. Itodua abaki ninyee ltaajirini kemaaniki aing'urr nkulee misikinoo tana ntokiin nemeeta maana naa enyaa tana pee eraa unifom netipat oleng.

Kore to Huduma centre naa idiim abaki ateyeei certificate le nkerrai tana abaki passport keyaari abaki KRA pin to ltung'ana lemeeta.

Kesidai ntaamata pee easi amu meeta neikoo oltung'ana pee iyeloo tana kedede keibung'aa ntokitin naisomaaki ta laarin loishaa tana sii ta laapatin loishaa. Naa itodua pii aas enia tamaata niim niyelouu taa ajoo ee kedede ibung'aa ntokitin niisomaaki.

Masip oleng kake kajo ake keji nkikapu, niaa naua ncred nemaniki apaki duake nirao mpka metabaki ngari ino, kajo ake keji nkikapu mayiolo oleng.